Kayiolo nanu ilaranyak kumok iyiolot, etii olaranyani apa obo kitok oji Ole Pakuo. Netii likai aranyani kitok oleng oji Laizer oing`uaa idiabata e Manga. Neyiolo ataranya ataranya isionkoiliotin kumok oleng oitishipisho. Netii ake likae olaranyani kitok oji Ole Tein, netaranya ake sii ninye isinkolioitin sidan oleng etii obo oji osampurimpuri. Nitoki ake aaku etii kwaya oo laranyak ooji ilmirishi le Meto.

Ore entoki nagira aasa na nkera esukul e university nagirai aitaas entoki naji registration oo interviews egirai ainguraa nkardasini enye eton ituejingu sukul aiteru ena kisuma ,ekingamuni naai tedesk nijo ena neyai nkarn inonok pookin te computer arashu te database e university peetum atayiolo ajo ira nabo enye na kakwa kisumani ingira aas.

Eitu eitoris sirkali enkisuma e digital, amu ore enkisuma e digital naa sapuk oleng enkisuma e digital too ntaoni. Tenijo tena kata aing`orr meeta ewueji nimilo sukuul nanyikita town naa ketii nkomputani sukuul naa netii ninye mpaka enkisuma e computer, nisumi nkera mpaka ninye coding. Naa ntokitin naake university ini oshi naisumare, kake ore naa amu eyewuo naa esiai e digital aaku sapuk. Neaku kisumi nkera te primary. Kake ore too sukuulini eetau tidie wueji kuna duo naalamita olduka, naa kiti oleng enkisuma e digital. Amu keng`as aaku metii ositima niaku keji ore amu metii ositima amaa teneyauni ake computer pesho naa ositima eyieu meeta ake haja. Niaku kang`as naaji nanu ajoki sirkali ten`duata ai peyie eyau ositima aaya sii ninche nekwa taoni ashu nekwa kulie kwapi naalamita ntaoni. Amu tenepik ositima netum sii ninche nena kera dupoto ina kisuma e digital enaa enatumito nkera natii ntaoni.

Ekainosaki ake nai ilo shore lai ah limikibayioro toonkolong'i adoru, nainosaki ake nai ebarakinoto polepole tenaa esimu kigira airorie, nainosie ake lomon lenkishaa, nai peyiolou nai enagira aikunari tenkishaa, nainosaki sininye. Basi nikinya lomon lonkolong'i kumok litu kintoki adua, nikilikino nikiima nena olong'i pookin, nikilikino ake enegira esiai pooki aikunari. Asi nikintapaash naa ilomon pekiyiolokino enkishaa.

Kesapuk oleng' enasiai tonkopisini nanu nataasare, naji enakaijo orkimojino itukuny peyie etum emilanko ataboloyu. Na kesidai oleng' amu, kepik security enkampuni. Neeku ore enasiai na kesidai amu kisaidia, metaa ore oltung'ani pooki obol ina milanko, na oltung'ani ake oirejistaki orkimojino lenye nai oosisho tina aji ashu tina ampuni.

Ore ena naa enkampuni kitok e safaricom naa kemirisho kemirr isimui nemirr iainini lenye le safaricom. Nishooyo ake nkulie siaitin ashu nkitaasa aitaas ilmaasai iltung`anak. Eidimayu naaji esiai e M-pesa idim ake airriwai irropiyiani. Naa nekidim ake aatamiraki naji kulo tung`anak le safaricom mpaka computer, nikimiraki laptop nikimiraki mpaka tablet niaku office e sirkali e safaricom ena.

Ore ena naa esiai kitok e SHA, naishorutua serkali, najo tolashumpa Social Health Authority ,naa namuna ake niidim atalakinye keon sipitali, eimu esimu ino, itushuma iropiyiani. Ah ninye tatoi naitawuo enapa ampuni naji NHIF. Na kailiki ake oltung'ani nepik, na idim oltung'ani airejista mpaka ntoiwuo inonok, inkera inonok. Neeku ailo idim ake aitumia inakadi e SHA, alotie sipitali. Me lasima peyie intau iropiyiani.

Ore elaare e sirkali e Kenya te platform kitok e Kenya naji e-citizen. Naa kitelelek oleng' elaare amu keaku kitobiri ake payroll te system nitobiri aa nibalansi nena sheets. Niaku kegirai ake aisho iltung`anak aalak iltung`anak irropiyiani nemetii congestion. Nemeeta naa oltung`ani oishiliwa amu e system naa na generate payments. Niaku ina pee etishilayie sirkali e Kenya aitumia e-citizen.

Ore igolikinot naimarita iltung'anak aitumia platform ya e-citizen, na ketii iltung'anak kumok oleng' limi access isimui sapukin ashu isimui ah e Internet, neeku na kegol peyie etum iltung'anak pookin ina service eimu Internet ,amu me simui pookin naidim ailooga in. Ore ake si enkae, naa keya netii abori ah esiai ina website, keya netii abori, ashu naa keeta ake debugging nagira aasa, arashu kenare ake nai negirai ailepunye esiai naa ina platform.

Ore ena naa nkopisini e huduma center nkopisini naa ninche naishooyo nkiasin ashu sirkali. Niaku ninye esapuk nayewuo apik esiai e e-citizen aiteleliaki. Niaku ore ewueji naa enetipat oleng amu ninye ilo ayau certificates inonok, idim ake ashomo aing`uraki nkera birth certificates. Nidim ashomo aing`oru enkipande teine wueji nilo aing`oru nkardasini e KRA, ning`oru enkardasi e SHA ning`oru enkardasi e NHIF niaku etumieki ine wueji nkitaas kumok oleng e sirkali.

Ore n`daikin naarikito eeta dupoto oleng', ore taa dupoto nebaiki naa irropiyiani kumok emiri aalang' nkulie. Nerrik oleng' olmushele neitoki ake asuju naaji ashu teina listi enkurma e nkano. Niaku ore taa osupuko otii enkare oleng' naa keuni nena daikin amu ninche naata dupoto aa tenebo kenyai oleng' amu kee kelo kinyiang`u iltung`anka kumok. Nemiri ake naaji aamiraki nkuapi e boo ashu emiri ake ninye tiatua Kenya naa, keeta faida sapuk oleng'.

Ore ena naa tamaduni napashipasha, arashu irkuaki opaasha, lomuruaitin, arashu lonkabilaitin, neeku idol ake ajo nkayiok kuna netaa kejo pemurati, amu ore torkerrerri lang' yiok naa ke, eneeku akebaji nkayiok pepoi amurat ning'asi arik imanyat, tormaasai. Neriki nkayiok imanyat ore ake pebulu metaa keyiolo esiai orpayiani naifundishaki, na ketumi atumuratai manaabomanaabo. Mpaka nelusoo inarishata emuratare.

ore ena naa esiai e mpesa arashu esiai enkirriwaroto oropiyiani ashu eng'amunoto eimu enkidimaroto enkadi e safaricom arashu olaini le safaricom neji naa ina service mpesa naa kelelek amu miingil ayaki iltung'anak, indim ake ataa naaji ilak iropiyiani aimu olaini lino le mpesa niaku indim atalakie pochi la biashara nindim ae send money nirriwaki oltung'ani neeku itelelia oleng esiai safaricom enkirriwaroto oropiyiani badala nidumu naaji iropiyiani ayaki oltung'ani.

Ore ele naaboltungani otii ewueji naji ee njeri ashu enkibau ewueji naji nejia, na kebaki anaa engari ake nedou teinewueji nelotu adou teine wueji ashu ine ebaya esafi enye ashu neji tenkutuk olashumba destination ,etanawua oltungani kitesheni duo nagira abaya neitashieyie engari newosh empisha .

Ekainosaki olamirani le simu ajoki nchooki esimu naje, naisho simui poookin maing`urai nabol naing`uraa esapuko naata, naing`uraa enaa keneng amu mayieu nanu esimu nairoshi. Ore ake pee adol esimu natishilayie najoki pee aitobiraki bei pe maamiraki mpisai kumok. Nekitum aatoning`oto aelewanata namiraki naya.

akajoki ake nai ilo tungani ashu ilo kitok , tenkanyit pookin aa samahani tapalikiaki , pole amu likae tungani naji ayieu te simu , eyieu enyanyukoyu intae inamba . neku mmee ira akeninye supat, ninkilikwanishore peyie midung ake esimu amu keaku rude neaku ijoki ake mee ira naa supat nelimu ajo ee

Teniyieu ning`oru enkipande aitumiya esiai e internet naa itum atijing`a platform e e-citizen. Nitum ake ashomo aing`oru naa tereto ashu kiyas e sirkali nikinchori ifoomi nimput nilo ake naaji alo ai download nilo ai print nimput ake. Ashu idim ake aiputa te internet nirriwaki ni approve lekwa loogirai airriwaki nkardasini. Ore ake pee idip ai approve nikipuoi nikiwoshi e mpisha nikijokini pee iyanyu iwikii are ashu uni nepuku ina kipande.

Na njere iljajii kulo, le kotini sapuk. Ah na ninche oamua irkesii. Tenilo yie pekigerokino orkesi, na ninche oamua orkesi. Ore ake si ena panel ekulo jajii, na ninche oamua enkeshui natulusoyie, arashu enapa olarin olari lonkalifuni are otomon opishana. Ninche oimie, na ninche oduaya barikinot egelare, ometaa naa etonyorrayie pooking'ae enikunari.

Ore entoki nagira aasa naa iltunganak ooshito story ashu enotote tonkolongi adoruk. niaku egira nai aas entoki najo ilashumba catch up . egira ake nai airorokino airo ilomon neyiolou ajo kaji ikunari maisha enye ashu kaji egira aikunaa esiai pookin .

Ore ena naa elototo e garri e nkima arashu safari nintumia egarri enkima. Niaku ore ake naaji naa ebarikinoto nikigirai autaki venye nidimayu pee i book ena aarri ashu olorika iloito naaji esafari e wueji neje. Niaku atua internet ake ijing ning`oru ena arri e railways, back booking process ni book ake nikirriwakini, nilak te simu ino nikirriwakini ticket. Niaku ishomo ake ore ina olong ilotu alo e sapari neaku ninye ake itum aitoduai nikinchori olorika.

Ore mpisai ekenya arashu embelekenyata onchilingini ekenya, nengasa aku ndolai oshi itoshanishoreki ,neaku ore tolapaitin otuluseyie netangasa adoyio oleng value oropiyiani ekenye oleng amu etangasa oshi aku kemiri ee endola nabo mia shirini neaku ketadoutuo oleng kuna olongi aa nkolongi namakumok natulusoitie neigil ake ashukunye bei sidai.

Ore olaranyani oisulua temurua aang na olaranyi kitok oji olepakuo ,Ore olepakuo netaranya sinkolioni kumok oleng nerep larikok nitoki ake netaranya sinkolioni kumok le gospel ,nitoki ake nerany isinkolioni le nkitengenare, nigila ake aaku tetaranya ambaka ewoko neaku olaranyani oleng oisula enkop na oyioloti oleng pookin neaku oltasat oji enkarna olepakuo.

Ore emasho enkisuma arashu graduation ceremony naa nchere kumok oleng nkera naagira ai graduate naa embae ina naitishipa oleng arashu ninye atonyorra. Niaku nchere kegira iltung`anak kumok aisuma naa ina naya olosho lang dukuya amu teneaku kikumok oleng professions niaku meeta ake naaji eniko pee eshuko enkop siadi. Eeku keshetishetitai ake enkop eloito dukuya amu enkisuma naaji enkae naitoki aret oltung`ani menoto eng`eno.

Ore ena naa oltamoyiai oshomoko abaki tesipitali iltung'anak lenyanak. Apuo aing'uraa enegira ebaare aikunari. Na ore enijo aitodolu inkomomi oltung'anak ketishipate, neeku kenoto ake si ninye oltamoyiai lenye enkikashata. Neeku eshomo ashipa oninye, amu ishiwuo. Neeku iltung'anak oshomo ayiaya obo lenye otii sipitali, aapuo aparan.

Ore ena baye naa esiai oo ng`uesin arashu olturrur le sirkali loo ng`uesin. Naa kejoito ninche ore oshi ninche naa melaki irropiyiani cash. Aishooyo tenepuoi aing`orr ing`uesin kake eishorutua nkoitoi kumok oleng naalakieki eimu enkoitoi e mpesa, eimu embank e ABSA neimu embank e standard chatterd neitoki ake aaku keim KCB. Niaku ishorutua nkoitoi kumok oleng naalakieki kake meng`amaa, arashu meya ninche irropiyiani cash.

Ore ena naa campaign apa nsishorua sirkali natulusoyie, enking'urata onkera kutitik nitu itabaya larin imiet. Neeku eeta ake kliniki naitawuo serkali natulusoyie, peyie etum aishoo nkera enking'urata sapuk oleng',peyie errip aitung'ua, arashu arishie naa moyiaritin kutitik. Ore ake nai pebulu naa, neeta ina biotisho sidai, na ina enchipai esirkali.

ore iropiyiani naitumia anaake , oropiyiani nalo aitumia te musho olapa, naa tenilo oltungani aosh mahesabu nidol ajo kepaasha . naa ore entoki nayau empaasharato naaa spending arashu itu iosh osabu ajo kainyioo ingira aitumia kuna pisai . niaku keyieu naa ipik embarakinoto ajo ore kuna pisai naa inenkitumia naje

Eitu aitang`ejuk enkardasi e reware kake ore oltung`ani pookin oyieu nitang`ejuk. Na kelo ake naaji e-citizen neiput nkardasini naitang`ejukieki driving licence ashu enkardasi e reware nirriwakini esimu enye te email niaku kelo ake naaji cyber nelo alo aitayu, nelo ashu elo ai print nelo ashomo atereushore tolbaribara.

ore ena naa customer care artel ,arashu enki shooroto oo lainini tengampuni e artel naa kitelelek esiai oleng' amu renaisho iltunganak ilainini netum atosh isimui naakeji ake naa kelelek ilainini le artel, neeku enetipat oleng' enasiai amu kisho oltung'ani menoto olainini awuoshenyie ikulikae isimui.

ore ake kuna naa injuisi namiritae te supermarket neeku kegira aitodolu bei enye teine nelimu flavours pookin ashu inkabilaitin netaa keyieu oltung'ani ore nanu makewon neenalo oshi ainyiang'u nainyiang'u enaa keji tropical amu ninye aning' enaa keishamu esidai neeku ina nanu oshi ashilaa tenalo ainyiang'u kuna juisi.

Ore ena naa enking'orunoto e good conduct eniki clear irpolisi nikipiki irkimojik, nikitemi aing'uraa enaa iata ee makosa yeyoto arashu kimbung'a akata irpolisi neeku ena nikintau tina system eitodolu ajo ira iyie mwananchi lemeeta ilarrabali neeku nikinchori ina certificate of good conduct. Eimu esiai e internet e eCitizen amu ninye naitelelek enkitaunoto.

tenewosh ake naaji olainyiang'ani naa kaitarriyian ajo etii nena tokitin pooki oshiake nainyiang'u ninye naikilikuan ajoki nikiata taata nikitoponaitie neekajo nai ping'uraa siiyie enaa kesidai sininye naji ashu kintiship ore paitarriyian aliki pookin ajo ketii naliki ninye ajo kanyio eyieu taata ninyiang'u peyie atum aishoo naliki embei enye.